Mokwongo omiyo ji mor kendo okelo ji kanyakla. Omiyo winjruok bedo e kind ji maber sama ji oromo ka ji go mbaka, kendo okelo mor e chuny ji.

Asewinjo ni sunflower iloso godo mo mar tedo. Kendo en gima nyalo dongo kamoro amora, kosedongo to ikawe to ilosokode mo mar tedo kata mar wirruok. En gino maber e ngima mar dhano.

Chak kod ring'o to moloyo chak nikech dhok ma aneno kae gi gin dhok ma golo chak ma iluongo ni dume. Koro chak kod ring'o ema biro e pacha ka aneno picha ni.

Ikete e freezer, ikete e gima iluongo ni fridge kata kar keno ma iluongo ma ng'ich man iluongo ni freezer. Ikane kanyo mondo kik kute donj kuome, kata inyalo rewe kod mach. Inyalo rewe kod mach mondo obed motwo mondo kik kudni donj kuome. Machielo inyalo moye e chieng' motwo maber, kama koro onge pi kata ng'ich man kuome manyalo iyo kudni donj e iye.

Mokwongo gini iluongo ni niang', kendo alwora ma anitie mar Homa Bay oyudore mang'eny, sana sana to e piny mar Kabuoch. Koro gini itiyo kode e loso sukari. Ikawe, itere, igole e puodho kose ikore, to itere e kambi kama ipimogie. Kasto ikawe idhi irege to iloso kode sukari.

Gima biro e pacha ka aneno, ka anono tijni en pur. Sama neno tinga mantie e puodho ma puro to gima biro e pacha en ni ilos chiemo ma ibiro cham e kinde mamoko.

Chiemo ni iloso ka isegole isenyiewe e chiro, to ibiro ilwoke ichwere maber igolo ol igolo kore ichwero chilo go. Kasi golo ilwoko olaha ne maber ilwoko iye igolo nyombich. Kasto iweye ochwer matin kiselwoke maler mondo pi owuog kuome, to ikawe ikete mo mondo owang'. Ichiele mondo otuo maber, kise chiele to ikawo nyanya, kitungu, mo, kod gigo duto ma inyalo dwaro mondo mi ilos chiemo ni. Ikawo mo iketo kasing'ado kitungu, kasto ka kitungu osechiek to iketo nyanya to irudo ma nyanya iwe chieg maber. Ka nyanya osechiek to ikawo rechni manise wang'o ma otuo maber cha to iketoe ma iwe ochieg maber.

Ekinde machon ji matin emane tiyo tich mar pidho dhok minyiedho. To kawang'iyo ekinde e bang' kinde moko to wayudoni tinde jii mang'eny odonje pur mar pidho chiaye kata dhiang' minyiedho makelo chiemo kachiel kod pesa ka ng'ato oseuso chak. Mar ariyo en kaka iritogi. Tinde wayudo ni gik ma iritogigogo machalo kaka chiemo yudo yot. Kendo kata arita margi ber kata ng'ato ji ji oseyudo puonjruok mang'eny kaka ginyalo ritogi magi bed kama ler, gichamo chiem maler, kendo mondomi gigol chak maber mang'eny.

Chiemo no iluongo ni obuolo, ka ikawe ipudhe e puodho to idhi iwalo pote ma oko no mantie e tiende no maber. Kasing'iyo kinde ka nitiere kudni manyalo bedo, tiluoko maler. Kiseluoko maler to ichielo, ikawo sufria gi gigo duto midwa tedo go machalo kaka kitungu, nyanya, kaachiel kod mo. Ichielo mo, ikete kitungu, ka kitungu osechiek ikete nyanya. Ka nyanya osechiek to iole pi tiweyo pi chiek ma chwiny maber, tikawo obuolo ni miseluoko maler ming'ado matindo tindo cha, tibole i pi ka. To koro iweyo ka ochwiny maber mochieg maber mamit ma sup opoto, koro igole kendo ichame.

Tingani puro kendo loso puodho mondo onyal pidhe gimoro. Mano egima timore kae. Iloso puodho mondo opidh egimoro mabiro konyo ebang' kinde moko.

Ang'eyo ker mar Kenya. Daktari Wiliam Samoei Ruto kachiel kod jalup ker mar Kenya Kindiki Kithure. Magi gin jok ma otelone Kenya kendo gi girit gimiyo Kenya bedo eee eyo ma oriere tir. Gin ema gi ritowa kendo ging'iyoni to ere kaka Kenya nyalo bedo eyono makare.

Chiemo mar bando kata oduma ipidho madong ma ikre kaka koro oikore kaeni kaso igole epuodho imoye otuo kosetuo, to idhi irege kosetuo to isuse kosesuse to ikane kokane tokoro inyalo kawo matin matin idhi irego iloko mogo ma itedogo kuon.